Tijni ber ahinya, kendo okonyo sanasana japur e yore mang'eny kata yore mathoth mopogore opogore. Mokwongo, kikawo bando to iole chupa, kasto idino wiye, bando ok bi cham gi thuth, kata lee mathindothindo kaka oyieyo gini ma nyalo biro chamo bando kuma okane ka okane oko. Koro Chupa, keto ma gigi ok nyal chopo ei oduma ni. Kendo mar ariyo, wayudo ni kiketo gigi e chupa, to iyudo ka kano bando gi maber kendo kitiyo gi kodhi, mondo chieng' moro ipidhi , to idhi yudo ka bando kaka ne ikano e kaka idok yude. Kendo, en yo maber mar keno kendo gimoroamora manyalo lal gi bandoni onge. Kendo ka wachak warango kendo wayudo ni chupani nyalo geng'o yamo madonjo ei bando. Kosegeng'o yamo madonjo ei bando, wadhiyudo ni koro bandoni biro bedo kotwo motegno kendo moisture content mare kata pii manyalo bedo eiye manyalo kelo gik moko kaka kute ei bando dhi bedo maonge. Koro chupani dhi konyo e gero gimoroamora ei bandoni.

Karango pichani, aneno ka en obila, obila morwako lewni mopogore opogore. Kaneno pichani to aparo ni obila gini gi gin jok ma nigi tich mopogore opogore kendo giketo arita kwee bedo maber e alwora. Mar ariyo, ginyalo mako ng'at motimo kosa to gitere doho to ing'adone chik . Mar adek, ginyalo kawo jo, seche ma ji ng'anyo, inyalo tii kodgi ka gikelo kwee kendo gikeyo jong'anyo madwaro ni oketh gik moko kendo madwaro ni okel tulo. Kendo obila bende nyalo konyo e keto e , inyalo tiyo gi obila kikelo yoo maber e ndara, kendo giketo lwasi maber, kendo ging'iyo ka joma tiyo gi ndara kata joriemb geche oluwo chike kendo owinjore gi chike ma itiyogodo e apaya ma pachoka. Obila kendo nyalo konyo ndalo ma wan gi sherehe kaka holiday ginyalo bedo ka giketo kendo gisoyo ji e stadiums mopogoreopogore, kendo gi manage crowd mondo kik ji gore kata kik ji kethre. Kendo obila bende inyalo tiyo, itiyogo mondo mi giketh tiyogi marach gi yedhe mamero ji kaka nyasore kod kong'o. Kata kuo dhok be ginyalo tieko. Koro obila gin jok ma nigi nengo.